Haha nĩ ndĩrona andũ anene thirikari-inĩ, makĩarĩrĩria ũhoro wa bũrũri, na hena maĩ, o mũndũ e na maĩ make, mangĩnyua mũndũ anyota, na nĩndĩrona mena maikroboni cia kũmateithĩrĩria maiguane wega.

Ũndũ urĩa ũkaga hakiri-inĩ ciakwa ndona ũũ, nĩ kũmenya he ũndũ ũrarĩrĩrio wa bũrũri, ũngĩteithĩrĩria bũrũri witũ gũthiĩ na mbere. Na maũndũ ma bũrũri wa nanja ũrĩa mangĩteithĩrĩria bũrũri witũ gũkũra.

Aini atatũ arĩa moĩkaine mũno kuma Mũrang'a, wa mbere nĩ Joseph Kamaru, ũrĩa wĩinĩte mũhiki wa mĩkosi, wa keerĩ Queen Jane, ũrĩa wĩ inĩte mwendwa kk, na wa gatatũ etagwo John DeMathew ũrĩa wĩinĩte wendo umaga kũraya.

Andũ arĩa ndĩrona haha nĩ ambunge aitũ a bũrũri wa Kenya, arĩa macemanagia maita kwa maita gũcirĩrĩra mũndũ marĩa mangĩrehe ũthii wa nambere matũrainĩ mao, ona bũrũrinĩ witũ. Ona oho, no macemanagia nĩgetha mahakikice thirikari nĩyaruta mawĩra mao wega na oho kũhakikica maũndũ ma bũrũri na ma matũra mao nĩ mathiĩ o wega.

Nĩndaũkagwo wega maũndũ ma ihiko cia kũhika kana kũhikania tene, iria nyingĩ cia cio cirĩkagĩrĩria na ndigano tondũ to okorwo andũ acio matiramenyanĩte kana magathomana wega. Kĩrigĩrĩrio gĩa cio cĩgakorwo nyingĩ ona nĩ cirarigĩrĩria na ndigano, kana mbaara kana njũragano.

Wambere nĩ kũrenjĩcta na E-Citizen kũhatũkĩra mũtambo wa kĩrĩu wa online wa E-Citizen wakerĩ nĩ kũihũria bomu ĩrĩa ũbatie kũheyana ndeto ciaku ciothe cia maa, ũcoke ũcerere wobici ciao hau nĩho ũkuoywo irore ciaku cia moko, ũcoke wĩrwo mũthenya ũrĩa ũgũthie kũgĩra bomu yaku.

Ũrĩa warĩ mũnene wa bũrũri witũ wa Kenya hau kabere arĩkĩtie kũhurũka akĩheo gĩtĩo gĩake kĩa mũico. O ho he na andũ angĩ ta ũrĩa warĩ mũnene wa bũruri witũ wa Kenya hau kabere, Kibaki, atungatĩri, na anene amwe thirikari-inĩ o nao makĩmũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũico. Harĩ o na gĩtanda kĩrĩa anene marĩkia kũhurũka makomagĩrio magĩũka kũheo gĩtĩo kĩao kĩa mũico nĩ andũ matiganĩte bũrũri-inĩ.

He na ndagĩtarĩ na e na mũrwaru, ũrĩa ũroneka e na nguraro ya guoko. Na othe ndagĩtarĩ na mũrwaru nĩ mekĩrite tũrembeko twa maniũrũ tũrĩa tũrigagĩrĩria kũgwatania mũrimũ angĩkorwo ndagitarĩ e na mũrimũ, kana mũrwaru wake e na mũrimũ, matingĩgwatania mũrimũ ũcio. O ho mũrwaru ũyũ nĩ aroneka nĩ mũkenu mũno kuonania nĩaiganĩrĩte na ũrĩa ndagĩtari wake amũrigita.

Nĩmenyaga he mũtino wa barabara wonekete handu, na ũgacũngĩrĩria andũ kana mũndũ kũgurara, mũno mũno magũrũ-inĩ mao moko-inĩ mao, kana mwĩrĩ wao wothe. Na ũgacũngĩrĩria mũicowe mũndũ agakoma thibitarĩ.

Nĩtũthiaga thibitarĩ mũtumia atanahĩrwo na kaana, tũkamũtwarĩra iheo na tũgatwarĩra kaana kau iheo. Na oho ainũka mũciĩ notũthiaga kũnyita kana kau kũrĩa twĩtaga nĩkũrĩa njahĩ. Tũkamũtwarĩra iheo tũkĩmwĩraga nĩekĩte wega.

Nĩ ũrabatara gũkorwo ũthomeire ũndũ ũyũ na ũkorwo na wendo wa ũndũ ũyũ tondũ ũngĩkorwo ũtari wendo ndũngĩhota kũrũta ũndũ ũyũ. Na nongĩnya ũkorwo na ndawa ĩrĩa ũrekĩra mũrwarũ na ũkorwo na cindano. Na oho no ngĩnya ũkorwo na tũrembeko twa kũharũkia moko makũ, tũrĩa tũrigagĩrĩria kũgwatanĩa mĩrĩmũ.

Wambeere no ngĩnya mwana ũcĩo akorwo na ĩbũkũ kana kadĩ rĩrĩa rĩ kwandĩkwo rĩtwa rĩake na rĩ mũcĩarĩ wake, wa kerĩ no ngĩnya mwana ũcĩo akorwo na mũcĩarĩ ũrĩa ũrĩmũtwaragwa thĩbĩtarĩ kana mũndũ ũrĩa maĩkaraga nake ũngĩmũtwara thĩbĩtarĩ, wa gatatũ mũcĩarĩ ũcĩo no ngĩnya akorwo na ĩthĩmĩ arorwo kana ĩna mĩrĩmũ agĩgwatĩa mwana nĩ getha ĩhote kũrĩgĩtwo tene ndakae kũgwatĩa mwana ũcĩo haũ nĩho ũcokaga ũgathĩe kwa ndagĩtarĩ mwana agathondekwa mũrĩmũ ũrĩa angĩkorwa nagũo.